Njĩra ĩmwe njagĩrĩru nĩ ta kũhandanĩria mĩthemba mĩingĩ ya irio ta mbembe na mboco na minji kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, ũgacoka ũgeterera ihinda inini mũgũnda ũkahuhia, ũgacokia mũthemba ũngĩ ta waru, nyeni na mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ ũngĩbatara ya kũhanda.

Ũndũ ũyũ wĩgiĩ, wĩigithia wa mbeca bengi-inĩ ya Britam, o he mwaka, ciringi magana matano ma mĩrongo ĩna na igĩrĩ. Ũrateithia rĩrĩa mũndũ angĩkorwo nĩ mũtino, no ĩhote gũkũrĩhĩra, kuma ngiri mĩrongo ĩtano. Rĩrĩa ũngĩkorwo na mũtino, uthiĩ thibitarĩ, no ĩhote gũkũrĩhĩra, kuma ngiri mĩrongo ĩri, rĩri wa korwo ni mũtino ta wa mwaki no ĩhote gũkũrĩhĩra ngiri ithano.

Ĩno nĩ kandi ĩ henyanagwo nĩ bengi nĩgetha ĩteithĩrĩrie gũĩka marĩhi ngũrani ngũrani. Nĩ ndĩmĩhũthĩrĩte kũrĩha mbeca hoteri-inĩ o na kana nduka-inĩ nene. Harĩa ndanagĩa na thĩna nĩgũthiĩ nayo ngakora rĩrĩa ndĩrenda kũrĩha matirĩ na macini ya kũhota gũthoma kandi ĩno marabatara mbeca cia moko na ndiarĩ nacio.

Ũndũ ũyu ũronania rithiti, ya mũigana wa mbeca, iria mũrĩmi wa mahiũ wĩtagwo Mwambi, abatiĩ kũrĩha kũrĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ ũgwĩtwo G. Karanja.

Ũndũ ũyu ũteithagia harĩ kũheana motungata mothe ma thirikari ũkĩhũthĩra intaneti, ta kũoya marũa ma gũtũarithia ngari, na motungata marĩa mangĩ.

Ũndũ ũrĩa ũrahanĩka haha-rĩ, nĩ mũthurĩ ũrahũra thimũ ĩtagwo mbuthi, yahũthĩkaga tene, yahũthagĩra mbeca cia maciringi, nĩgetha ndũmĩrĩri ĩtuĩke ya gũkinyĩra mũndũ ũcio ũngĩ.

Nĩ mũgũnda wa mboga, na nĩikinyĩrĩire kũgethwo, hena itinga, rĩa gũka rĩkĩrengaga mboga icio na hakagĩa mũndũ ũkwoya mboga icio kuma thĩ, na gũciĩkĩra itinga igũrũ, nĩgetha ihote gũkuĩka

Kĩndũ gĩkĩ kĩronania bengi ya atumia, ya wĩigithia wa mbeca. Mĩaka mĩhĩtũku, bengi ĩno nĩ ya korirwo ĩna cira, nĩ tondũ nĩ yagire kwĩhokeka motungata-inĩ mayo, na atumia aingĩ nĩmahotire kũmiuma, onakorwo aingĩ matiahotire kũamũkĩra kĩgĩna kĩao kĩa mbeca kĩrĩa mehokete.

Maandĩko maya maronania bengi ĩrĩa ĩrĩhagĩrwo magoti, gĩtarũ-inĩ kĩa Narok. Nĩ ho marĩhagĩra magoti ma mĩgũnda, ma marũa ma mbiacara, ma maaĩ, ona kana thitima.

Mwendia, mbeca iria wanjokeria ndĩrona ta citarĩ njiganu, nĩ tondũ ndakũnengera ciringi magana merĩ, na mũtu ũkũnyendagĩria igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtandatũ, wanjokeria gĩbaũ handũ ha ciringi mĩrongo ĩna.

Nĩ mũndũ, ũkuwĩte kĩhũba kĩa mbeca, akũnjite na maratathi, na ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩrie wĩici ona kana kũra kwa mbeca.

Ũndũ wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ ena App ya M-Pesa thimũ-inĩ yake. Arĩkia gũkorwo na App ĩyo, amĩhihinye nginya ĩhingũke, ĩmũrehere motungata marĩa M-Pesa ĩraheana. Ũtungata wa mbere nĩtawagũtuma mbeca kũrĩ mũndũ, ũtungata wa kerĩ nĩ kũruta mbeca kuuna M-Pesa-inĩ, ũtungata wa gatatũ nĩ kũgũra kandi thimũ-inĩ, ũtungata wa kana, nĩ kũigithia mbeca, ũtungata wa gatano nĩ kũrĩha na M-Pesa, na ũtungata wa gatandatũ, nĩ kũrora mũigana wa kĩgĩna gĩake kĩa M-Pesa.

Ici nĩ irio cia ngano, ciĩtagwo cabaci. Woyaga ngano yaku ũkamĩthura wega, ũkamĩtwara gĩthĩi, ĩgathĩo ĩgatuĩka mũtu. Wagĩa na mũtu waku, ũkoya gĩthimi kĩa maĩ, kũringana na ũrĩa ũkwenda, ũgacoka ũgekĩra cumbĩ na cukari. Ũgekĩra mũtu waku, ũgakima mũtu ũcio nginya ũkaiguithana wega. Ũgacoka ũkoya mũtu ũcio, ũkagaragaria, ũgĩkarangaga na maguta, nginya cabaci ciaku ikahĩa.

Irio ici nĩ cia njahĩ, ũmĩthuraga, ũkamĩthambia, ũkamĩtherũkia, nginya ĩkahia wega. Yarĩkia kũhĩa, no ũmĩkarange ũgĩtũmĩra gĩtũngũru, karati na nyanya, na no ũmĩrĩanĩrie na mũcere kana cabaci. Ona nĩngĩ no ũmĩtukanie na waru, ũmĩkime ta mũkimo.

Ũndũ wa mbere nĩ gũthambia nyũmba, na kũiga indo ciaku ciĩ theru, ona kũhũra nguo na gũciga ciĩ theru, na gũcibanga wega. Ndarĩkia ũguo, ngoya takataka ngacicina, na ngahata nja.

Arĩa ndĩramenya haha, nĩ Jomo Kenyatta, na Oginga Ondinga. Jomo Kenyatta arĩ mũtongoria wa mbere wa Kenya, mwaka-inĩ wa Nineteen sixty four, nake Oginga Ondinga, arĩ mũnini wake. Nĩ marutire wĩra mũnene, wa kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri, kuumana na ũtongoria wa mũthũngũ.

Mbica ĩno ĩronania arũgamĩrĩri a kĩama gĩa Satima. Ũndũ ũyũ wĩkagũo nĩgetha ũtũme ndũmĩrĩri ya ũrũmwe, ona ningĩ kũiga ũrũmwe gatagatĩ-inĩ kao.

Nyũmba ĩno ya gũthomera, nĩ njega, nĩ tondũ ndĩrĩ marĩhi, mũrutwo o wothe no ahote kũingĩra. Nĩrĩ ndũmĩrĩri nyingĩ, kũhĩtũkĩra mabuku, kana magathĩti. Nyũmba ĩno ya gũthomera, nĩ ĩheaga mũrutwo handũ hega ha gũthoma, tondũ ndĩrĩ inegene. Nĩrĩ intaneti, ya gũteithia mũrutwo gwĩka ũthuthuria wake.

Ũndũ ũyũ ũronania irua, rĩa ciana cia tũhĩ. No ndĩũmenererie nĩ tondũ nĩmũhetũke nĩ ihinda. Kĩũndũire arĩa maruithagia ciana cia tũhĩ, rĩmwe nĩmagaga kũrũmĩrĩra mĩtaratara ya ũtheru, kwoguo ũgacũngĩrĩria mĩrimũ, ironda cia kwaga kũhona, kuura thakame mũno, ruwo, na rĩngĩ gĩkuũ.

Kũgitĩra mahiũ maitũ kumana na nyamũ cia gĩthaka rĩ, no tũhote gũtigĩrĩra atĩ mahiũ maitũ mena nyũmba cia gũikara, na tũtigĩrĩre atĩ kwĩna mĩhaka mĩrũmu ũndũ nyamũ cia gĩthaka itangĩhota gũkinya mĩciĩ-inĩ. Ũndũ ũngĩ, no tũrĩithie ngui. Ngui nĩihũthikaga kũmakia nyamũ cia gĩthaka. O na nĩngĩ, no tũhũthĩre ũtheri, kũmakia nyamũ.

Ĩno nĩ bengi nene ya Equity, no ũhingũre akaunti na bengi ĩno, ũhote gũtuĩka mũmemba, mbeca ciaku no ũigithagie bengi ĩno o na kana ũkoya ngombo.